Paro mar bet gi ngima maber meda jiwo mar timo gigo kata sama pacha okikore. Ama seche moko anyalo dhi wuotho mondo pacha obed mayot.

Jo puonjore medo bet gi paro ma ngeny e weche ma timore e kor piny kaka gi tiyo gi mbui go gi medo dongruok mag obuongo somb gi ka gi tiyo gi mbui

Riwruok moko ma ok mag piny owacho ma yudore e gwenge wa konyo jo moko ma ni e school go ka kelo ne gi gik ma gitiyo godo e nono wach gik ma timore e kor lweny e weche somo kelo simbe ma gitiyogo e mbui go medo konyo gi loso somb gi.